Ore duo tedekenya nateyiara shaai nikinosie orgali. Ore pe ebaiki saai en`dama, nikintoki aayier ormushele o nkuashen. Ore kewarie nikinosa nkirik nikipuo airura.

Ore te murua natii nanu, ore isiatin naishaakino ashu enarikino neas emurua, pee etumoki aatubulai esiai naa kenarikino peyie eing'urakini inkera isimui peyie etum aisumare neduaya ajo kainyoo nagira aendelea tolosho. Ore sii enkai toki naa pee eingorakini anaa pee epiki internet imbustani iwuejitin pookin peetumi naa ainoto aiaccesa internet te murua.

ore temurua naa keetae imoyiaritin kumok, naa keetae imoyiaritin naapuonu ake tepooki rishata, anaa Ore teneku kegira enkai asha, neetae imoyiaritin nayau enkare toronok Anaa typhoid, maleria ooh nkulie moyiaritin kumok ake. Ore teneeku erishata olameyu, naa keetae moyiaritin naapuonu anaa starvetion ooh nkulie moyiaritin kumok ake.

Ore tosupuko ashu aa tenitii naa ewueji nebaa enaa enegirai aworie isinkirr. Naa keisidai ake teniaku iyata ake siiyie erubata ino, naa ore enikoni tenikiorikini iropiyiani kikeni sinkirr oshi limirr te n`dama. Newoshi ajo kaja oshi irropiyiani naamiri osinkirri obo. Naa teine itumoki ashomo atayiolo ajo kakwa ropiyiani naaji ilo itum teina mirare oo sinkirr.

Ore Lwanda Magere naa oltung'ani opa magilani, oltung'ani opa sidai tenkop oo ljaluo, aa ninye opa oiterua arikoo iljaluo, aipigania esipata ooljaluo, naa ninye opa oshomoito aaru. Nepuo nenyok oleng' enkata egira iljaluo aing'oru uhuru enye naa ninye otareto meshomo iljaluo aatum ina uhuru.

Esipa nchere ashomo nanu ewueji najo huduma, naa kore entoki nashomo aing'oru teine wueji ashomo aing'oru enkipande, ninye ashomo aing'oru , naalo taadei naalo atum amu keishoori inkipandeni teine wueji oo kulie tokitin ake naagira aendelea teine wueji

Kenyok sirkali oleng aing`oru ntokitin naijo nkomputani o simui naaret iltung`anak pee etumoki poki ng`ae peyie etumoki poki ng`ae aa anoto. Ashu etumoki poki ng`ae atodua imbaa naagira aendelea olmanyara te digitali pee etumoki poki ng`ae anoto ashu aitumia ina oitoi e mtandao.

Ore nanu nemaduare nanu orkitari pih amu tenamoyu naitobiraki keon intona oorkiek tonooloisut, naing'uraki kewon imbenek naok ikabobok oooit, olokirding'ai naa ninche ake nanu aaok maduare nanu orkitari katuku lelo kiek nanu aidim asho atooko peeatumoki ashomo ataramata kewon

Ore enaidim ataasa naa kalo airony' enkoitoi e star, ongwan imiet ile peyie atumoki atushuku nena rupiani, nairuwaiyee duo airiwaki ina number neme ninye duo naishaa peiye atumoki atushuku nena ropiani amu tininko neija naa keshukunye nena ropiani pooki.

Ore tenenyoki oleng apikaki lelero iramatii naa pee enyoki aing'orai siatin. Siatin onkaiik naas nalaaki anaa nalaaik tengolon. Siatin eitobiri barabarani, nerore ng'umoot, eitobiri siptalini, eitobiri sukuulini pee etumoki si ninche etaa, etaa keeta entoki naing'orita.

Kanyok oleng aloo aing'oru ina tasat namirita irnyanya naa kalo ainyiang sii ninche lelo nyanya tine wueji ashuu tino shamba lenye naa kaaisaidia oleng ashu alo aret amu maitoki alo sokoni aing'oru kulikae nyanya neeku leko nyanya ake alo aing'oru lina tasat nalo aitumiya lelo nyanya alo ayierishore nayierie indaki pookin.

Ore iltung`anak kituaak naa kenarikino neishori enkanyit sapuk oleng, tiatua e murua arashu te wueji pookin nitii. Aa tenidol oltung`ani botor eewuo itonita, ninyitoto tolorika pee injo ilo tung`ani botor metotona. Amu ninye enarikino metotonie olorika amu oltung`ani kitok naa oltung`ani botorr te yie. Niaku neijia inko tenilo aanyit iltung`anak botorok nilo doi ninye airoroki te nkanyit.

Ore apa tolosho le kenya eitu eton etumi ilashumba ooyetu apa ninche aripaa enakop nemeetai apa olarikoki tenakop ore apa olarikoni naakeeta apa iltunganak olarikoni lenye aa kila enkabila neeta olarikoni lenye neeku ore apa iyiok irmaasae naa lenana apa eitumiya irmaasae enaa olarikoni lenye eton eitu epuonu ilashumba aalej ,eitu eikonyaa enakop.

Kenarikino eunore oon'daikin tiatua nkajijik ooh n'daikin kumok anaa dania, ilnyanya ooh n'daikin kumuk nemeidimu enkolong ashua naasioki arruoyo ,naa ina pee enarikino eunore enaa maua sii ninche amu kiba sii ninche enkolong sapuk, kenarino pee metum ake eeh enkolong, naa ina piidol ajo keuni n'daikin kumok oleng too nkajijik naasioki enkolong aar.

Ore nanu tenayieu nayier orgali naa kang'as aayau emoti napik enkare naanyu inaare meitootuaa napik enkiti shumbi ore pee eitokiyok inaa re napik enkurma nakurt ilo gali ometabanaa neku ilo gali ore peeku nalo apisingu tentoki napisingieki.

Ore tenalo ine wueji nainyang'unyeki inchumbii oo ntare anaa ilkeek loo ntare ashu loonkishu loo swam, naa ore tenaalikini bei namiritai ena shumbi, naliki olamirani aliki tudung'okoki ina bei ashu mabaiki ashu maata nena ropiani. Nikipuo airo o ninye nikipuo aaning'okino teina oitoi, naa kajo ina kata kipuo aatumokino nikiyolou ajo kaji king'unaari, tanaa miai imiet emiri najoki timirakaki imiai uni.

Ore tenairuwakini iropiani nemeishaa anaa neme nainei naa kalimu aliki, ilo tung'ani laaterewaka too nambai enyena aoshoki naliki ajoki iruwa iropiani nemeishaa, ashu alo ashukoki ninye emunkai e Safaricom naliki ajoki metushuku nena ropiani amu mee nainei.

Ore te olosho le kenya, na keetai nkolong' najii mashujaa day aa ninye edamuni ill'tung'anak opigania uhuru olosho le Kenya. Neetai enkolong' naji madaraka day engolon apaa nanotito Kenya uhuru ashua nanotito kenya madaraka .Neetai enkolong' naji jamhuri day enkolong' nesherekea ill'kituak ashua illtung'ak ill'kituak lenaa kop le Kenya.

Ore enduata ai teina sundai natusulari, naa peepuoi ake ashet enkai sundai ng'ejuk, aaitalam ina neig'utieki penyo teinee, nesheti esundai ng'ejuk tosoito oogoli ashu toosoito strong, neitailami ina kai sundai musana katukul amu ina kata ake ina sundai atagolo ashu aitasho openy. Neaku kore te nanu naa nena inkoitoi naanarikino peesheti esundai natusulari.

Netaa ene duoto sapuk oleng' amu indim ake nintayu impisai inonok itii atua aji mintoki alo abaya benki naa enkoitoi e dupoto ina ashu enkoitoi nagira intanet ibung'akino o benki aret iltung'anak kumok oleng' ashu irparakuo kumok oleng' itu itoki abaya benki, niidim ake atasimbaa enye te simu tiatua aji.

Kore entoki nayiolounyeki entomononi Wangari Mathai enataasa sapuk oleng' eun ilkeek naa eitobira ilmanyara ashu um environment ena kop teunoto elo arikoo olosho le Kenya teunore oo lkeek oleng' neitobiri enkop metaa kenyori naa ninye opa naiterwa ina siai eunoto oo lkeeek tenakop

Ore too sukulini e shumata naa ke sapuk eretoto oleng' nikinotito, amu keetai pooki toki, eatai imashinini naisumareki, eatai iltung'anak kumok oisumisho. Neaku meatai entoki nilo alayu teneaku itii isukulini e shumata. Aisidai oleng' amu itum pooki toki, nitaaniki sukuul, netii enkare netii endaaa, neaku ninche naapuo aitobir enkisoma.

Ore e ntii e Huduma Center tenkop e Kenya naa kaaisaidia toonkoitoi kumok anaa endung'oto e nkipande nelo naiminie enkipande aai nalo alimu ajo eimina, naitobirakini enkai. Ore sii enkai naa ena notifiction einoto oo nkera naa tinilo duo atumie duo ena birth certificate oonkkera teneini enkerai nilai birth certicate enye, okulie kumok ake.

eyawua inkibilekenyat sapuk oleng, mukokoteni. anaa amu ore isirkon ime pooki tung'ani oidim ainyiangu osikiria, naa ore sii mukokoteni naa keeta sii anaa osikiria duo oitegemea edaata pee etumoki naa ataasa esiai, ore eneikoni pee mitumiya eilata, nees ake anaa osikiria, neeku naa intaas ake eisiai anaa isai pookin niyieu, anaa esaa pookin niyieu, aitalang' eno siriria amu ore osikiria, neeku ore mukokoteni neitelelia esiai oleng.

ore enyamali nanotito emurua ang tenkaraki enkikenoto oo sukuuuni naa kisapuk oleng, amu ore inkera eina murua ang nemeitoka apuo isukuulini tenkaraki enchan sapuk natasha. naa keshuk ina inkera siadi oleng .amu meeta naa eneitoki inkera aim amu meetae iltarajani sidan, oim inkera, naa enyamali ina sapuk oleng amu keshuk enkisuma oo nkera siadi, nedoyio grades oo nkera, amu kibooki naa nkera nkang'itie naa enyamali ina sapuk oleng, naa mikipuo aikata dukuya tenkaraki naa metumoki inkera ang ashom isukuulini tenkaraki enchan.

Woore msaada ewunore naitalamilami endaa naa kesidai oleng amu ketaa msaada oleng amu enentilamilam endaa enaa ilpaek enakata iwunito naa ketubulu tesidai naa kidim sii anoto nutrients tenkulukuoni nemeitoki aku wore nutrients na kumok tonkulukuok nakeyaa nakeaku kebulu olpaeki naa ketum ilpaek kumok alang eniloo aitatan oleng amu keaku naa mebulu ilpaek esidai neisho olpaeki oleng keaku keishoo msaada oleng ekeisho olpaeki oleng

ore isaai naasishoi te huduma center naa aiteru saa are entedekenya mpaka saa tomon oobo enteipa, nena saai easisho ilaasak le siai, nena saai ebolieki huduma center pee etumokini naa aihudumia iltunganak, aiteru akeyie jumatatu mpaka jumamosi nena oolongi easishoreki aiteru saa are mpaka saa tomon oobo enteipa.

ore enaiko peeyie ashukokini olaini lai, naa kalo olduka le safaricom amu ninye etii ilainini, najoki oltungani aimina olaini, naa tenabaya ine naa kaajokini inchoru enkipande, naaikilikuani inamba olapa aini lai, nalimu ake nena amba. ore ake pee aaidip, naa keeku ake kaashukokini ilo aini teleleki oleng. ore poki toki otiii ele aini neshukuni tenaa iropiyiani neshukuni.

Ore eninko naaji pee intai iropiani natii akaount e Paypal, naa ing'as aikonekt ina akaount ino we mbengi matejo naai, Cooperative bank arashu um Equity bank, ninkonekt ake paa itumoki ina kata aitai impisai naa tenimiata naji akaout e mbengi anaa Equity anaa Cooperative naa itumoki nemeeta naa akaount te kenya najing impisai.